Kaidim atolimu ajo ore ena siai naa esiai etipat oleng , haswa tiatu iyiook irmaasae . Amu ore ena siai naa esiai nekitamoo amu itubulunyieki iyiook naa esiai etipat . Keeta tipat ena siai nisulaki tena market e kenya sahii . Amu ore nkishu naa kidim aishoo yiok kule, nidim aishoo iyiook inkiri naa ekidim sii atimir nikitum iropiyiani. Ore kuna ropiyiani naa indim aendelezeayie kewon naa indim aasie nkulie baa kumok. Niaku ore siai empikata oonkishu naa esiai etipat oleng. Ore sii ena siai naa esiai nalelek amu bora ake metaa iyaata olchamba lipik, niata enkare tiang, ore ina siai naa indim ake aiteru . Ore ena siai sii nishoo iltunganak kumok esiai lemeeta .

Ee kadamu enkolong nataasa ena siai naa tolari otulusoyie le 2024 tolapa niong'uan naa ore apa paatasa ena siai naa ore entoki edukuya ore irpaek arashua enkiremore oorpaek naa keeta faida sapuk oleng amu ore entoki edukuya ore irpaek naa endaa naaa intim aawa oltinka niidong neeku enkurma ore tine wueni netumi endaa nanyai ore sii enkai paataasa ena naa kaata olchamba lai neeku kaata ewueji naidim ataasi ena kiremore ore sii inakata naa keetai apa enchan sapuk neeku ketumoyu enchan netumoyu enkop neeku kelelek ena siaai eeyasata ore sii enkai kara apa oltung'ani lemeeta esiai tinakata neeku atodua ajo ore ena naa kaidim aigierie kewon natumie iropiyiani naidim ataasie kulie baa tiatua ormarei lai.

Aikumok imbaa niyieu pitumoki ataasa enkiremore ele matundai oji passion . Naa ore entoki edukuya naa lasima piata engeno arashu ujusi nindim atuunie tolchamba lino . Ore sii enkae lasima piata iropiyiani, amu inyiangu ilanterera lindim atuunie kulo passion fruit, nitoki sii aku keeta irkiek ooshi pemibung imoyiaritin naa ore sinche lelo naa toropiyiani inyianguni. Indim sii ataa kiremokini naa kitaasi kulie ake , nisampuni naa iropiyiani eyieu ina siai, niaku kifaa ake piata iropiyani. Ore sii enkae , lasima sii piata enkop arashu enkulupuoni amu tine wueji indim atuuno irmatunda linonok niaku tenimiata enkulupuoni nemiasayu ena siai. Niaku kuna ake mbaa , kake ketii inkumok niyieu pitumoki ataasa ena siai. Ore sii enkae naa iyieu market arshu ewueji nimiraki amu inakata ake kisaidia ele matundai aisho iropiyiani nindim ataasie nkulie baa.

Ore entoki edukuya naa ore peibelekenye enasiai metaa mitumiai isirkon anapie ntokitin naa eewuo apa orbaribara einotoko irbaribarani torpuni neisaidia ena metaa ketumi ng'arin ashu iltukutuki oponu ina kop ,amu ore apa tiapa nemeponu amu meeta ewoi naimi, neaku isaidia ena amu esiai iltukutuki oo ng'arin amu mitumiai isirkon oreng' tinakop, ore si enkae etataanita ama ntauni ashu wuejitin napuoi ainyang'ishore neakubindim ake ashomo tonkejek ashu ilo toltukutuk neaku mekute itumiai oleng' osikiria, ore sii enkae mekute apa itumiaki isirkon amu ilepa population tiatua nona kwapi amu inotoki nye ltung'anak lataa kenya sirkon neaku ore tenkaraki ina neta sirkon kutik neaku mitumiai oleng anaa means of transport.

Ore ena siai eunore orkiek tenkop ang neton aa kiti oleng . Amu eton meyiolo irmaasae kumok maana eunore oorkiek , kake enyokita sirkali tenebo olarikok lina kop aliki oleng iltunganak , maana orkiek , eunoto orkiek ,tiatua ilchambai lenye. Niaku ore ena siai neton aa kiti, kake keeta faida irkiek oleng naa kifaa peyie eyiolou iltunganak amu ore olchani naa enkicho oloip, ore olchani naa kdim sii ataa ewueji naidim ingwesi atijing aitaa nkangitie. Ore ingwesi naa keyau iropiyiani eimu enkoitoi e tourism . Ore sii enkae ,ore irkiek naa kidim aizuia enkulupuoni ino pemeya enkare arashu osiwuo tenkata enchan sapuk oleng. Ore sii enkae kisidan irkiek amu security amu ore kuna ngwesin kunini naa kisudoo irkiek niaku metum irkulikae ainosa arashu predators lenye atodol teleleki . Niaku keeta ake irkiek maana sapuk oleng amu keyau ninye enchan. Ore enkop natii irkiek oleng naa kelotu enchan asha tenkata pooki. Kake kingira anyok aliki irmaasae lang ajo kainyioo faida orkiek , kake eton aa kiti ena siai temurua natii.

Ore eyierata endaa naijo ena naa kelelek oleng , nisulaki ingira aitumia enkima orgas . Amu ore eninko naa inchemusha ake ormushele kando apik enkare emoti wenkiti ilata oshimi , nichemsha . Ore ake peaku ormushele lino ready nintoki adumu cereals inonok , nidungoki kitunguu, irnyanyak, nipik enkae ake spices ake pookin niyieu nipik, ningarang nena cereals inonok kando . Aa ore ake piindip, ningoru esaani safi ,nisaf endaa ino niya emisa. Kake ore ake paa enkae oitoi enkae kima ingira aitumia anaa enkima orkiek naa kislow oleng. Niaku kelelek enkitaarishata ena daa.

Ore embae naitiship tiatua ena siai naa ena kiremore ena aitubului natuunoki tene wueji . Amu iremoki tenkop nalala oleng arashu iremoki te large scale .Ore ena aitubului naa iyiolo ajo keeta maana oleng , tiatua enkishui oltungani . Amu ore entoki edukuya naa main material arashu main raw material tenkitobirare onkilani. Niaku ore ena toki naa keeta faida sapuk oleng. Itoki sii aaku kisho yiook ena toki faida oleng amu ore sanasana naa kiimporti oshi aya nkwapi eboo . Niaku ore ake piitum market nalo nkwapi eboo naa itum iyie iropiyiani kumok oleng. Kisidai si oleng amu isho iltunganak esiai , amu ore iltunganak lemeeta esiai naa indim ake ataa iyata enkop nindim ataasie , niata nkuti norpiyiani nindim aiterunyie . Niaku ore tene wueji naa kisho iltunganak esiai oleng enaa aitubului. Ore sii ena aitubului naa kisidai amu ore toonkwapi kumok naa keashisho ashu kebulu , amu meyieu enchan sapuk , niaku ore peyie a etii ata irpukeli naa kidima ake ataas teneetae enkare e irrigation.

Ore entoki naifaa naa keifaa peyie iworr esiai metaa keetae esiai naas iltung'anak neetae enaas imashinini ore te mfano naa tenaa iunito naai entoki naijio irpayek naa kidim ake oltarakita airemo olchamba ore piaku olchamba tayari nincho iltung'anak metuno ore sii kupalilia naindim ake aishoo iltung'anak ore sii peetae irkeek lowoshi naa kidim ake iltung'anak atoosh ore pebau enkata naisampuni ashua enaikesuni naa tinituuno ewueji sapuk olchamba ashu ewueji sapuk naindim aishoo metaa emashini naitai kake tenaa ewueji kiti naakidim ake iltung'anak aitai naa ore pitumoki atooriki imashini oltung'anak naa ketumoyu esiai tolchamba lino.

Ore entoki nagira aasa tene naa stage emwisho entoki nnaji enkano . Ore ena stage naa ore ake pidip emashini aisampu tolchamba , naa keetae stage emwisho naasi eton itu eyae factory . Ore ena stage naa kukausha arashu aitoyi , niasi ena eitumiay irpuyayi laijo lotii ena pisha , eyauni enkano metoosho lelo puyayi ,nidapashi metoosho enkolong ,toonkolong kadhaa , ore ake peaku ena aitubului tayari naa kidimi ake awaita factory mehomi aitayu ntokitin naitayunyieki . Naa ore sii ena stage naa ene maana amu lasima peyie etoyu enkano esidai petumi aimie nkulie mashinini naidim aiprocessor nkulie tokitin anaa enkurma enkulie ake tokitin kumok .

Ore entoki nagira aasa teneweji naa advertisement arashu elimunoto enkurumwa olgali najii kavagara arashuu raha premium, ore ena kurumwa naa enkurumwa orpaek naitumiya nanu tiatua ormarei lai nadol ajo enkurumwa sidai oleng, neaku ore ena naa entoki sidai oleng amuu, ore ena kurumwa nenotito ltunganak pookin empaka ltunganak lotii nelakwa tengaraki e ena siai e advertisement ena kurumwa, einoso sii ltunganak nedol ajo nkurumwa namelok naa ina piidol ajo etaa kegira ltunganak kumok ainyangu, neaku ore oltungani oitaiya ena kurumwa netumuto iropiyiani eimu nkoitoi kumok arashu eimu ltunganak kumok, ore sii ena neishoo ltunganak kumok esiai amuu, ore for example ale ogira aidvatais naa kelakitae iropiyiani naa keaku esiai te ninuye, neaku ore ena siai naa kesidai oleng.

Ore enkeshi neeta esidano enye oo entoroni enye te nkasinoni amuu ore entoki edukuya naa kesidai amu biashara nalelek nayau iropiyiani te leleki, ore sii enkae ore ina imashini naa kekunyiiki iropiyiani nainyang'unyeki nemeya sii space sapuk teatua biashara ino naaku tenieta enkiti napasi kinyi naa kejing' ake ina imashini naa ninteru esiai ino, naa ore sii ninye kasino naa ana toki najii enkeshi naa keata disadvantages enyena teatua kasino amu ore entoki edukuya naa keponaa empurore teatua ineweji amu keaku keyeu ltunganak nilak anaake nebaki netu itum iropiyiani teuina olong, naaku keibidi piing'oru eweji nipurunye iropiyiani piitumoki atadalayu enkesheni, naaku ore sii ninye ltunganak otii ina kasino naa meitoki sii ninche aatum security tengaraki inatoki, ore sii enkae naa kenyorr ltunganak aatupuroi ina kiti mashini amu entoki naitaseku iropiyiani neaku keponaa empurore teatua eweji netii.

Ora taa oramatie osieku arashu lesiokinoto naa ntokitin naijo enkorunoto orpolisi , sanasana tenikitupuroki ashu teneetwo ilapurok enkang ino, ore enkae naa entoki naijo ambulance arashu enoshi gari nanap iltamoyia, teniata oltamoyiayi omwoi arashu teniata olikitaaniki lotamoyia. Ore sii enkae naa noshi garin naisima enkima arashu naar enkima . Ore kuna services naasieku naa kesioku , aa indim atoosho isimu enye , indim atoosho esimu orpolisi , indim sii atoosho esimu e sipitali niata , nindim si anoto ambulance . Indim sii atoosho enooltunganak ooar enkima nituma. Ore enkae oitoi naa indim ake ashomo kuna opisini enye, opisini orpolisi , police station indim ahomo sinye sipitali nitum ambulance , nindim sii atoosho kuna ofisini oltunganak oar enkima nitum ake sininche . Kake ore eleleki natumieki neton egol oleng nisulaki tenkop ormaasae ,amu kelo ninye nijo aingoru engari naar enkima nebaiki naa nabo ake eetae tina murua pookin, nebaiki neshomo ae wueji aar enkima , niaku itu itum. Ore sininye ambulance nebaiki naa nabo ake eeta etina county musima ashu are naa kumok iltunganak. NIaku kelelek mitum oleng asioki. Niaku ore kuna services neton egololeng entumoto nisulaki tenkop oormaasae.